Rĩrĩa ndĩrenda kũhanda, nyendaga kũhũthĩra mũtararĩko wa mborea ũũ nĩ tondũ, korwo ndahũthĩra mũhu, rĩrĩa rũhuho rwoka, mũhu ũcio no ũmbũrwo na ũthie wage kũndeithia. No mborea nĩ tondũ nĩ nditũ, nĩ ĩhotaga kũnyitĩrĩra mũmera, na kũguo ĩgatũĩka wa gũteithia mũgũnda wakwa.

Ũrĩmi wa moko-rĩ, nĩũrĩ na mawega matiganĩte gũkĩra ũrĩmi wa ndawa, ũndũ ũmwe nĩatĩ, rĩrĩa wamunya ria na moko, ũrĩigaga kũu thĩĩ, na koguo rĩkameria tĩri, na mĩmera yaku ĩgakũra wega, ũndũ ũci ũngĩ nĩ atĩ, nĩũhotaga kũmenyerera mũmera waku, ndũkaũmunye kana kũũtihia, ũũ nĩ wega, ũkĩringithania na atĩ kũhũra ndawa, ndawa noyũmie mũmera waku, ningĩ nĩthũkagia mũgũnda, na kũeheria ũnoru wa mũgũnda ũcio.

Nĩ ndĩ ndahũthĩra ũrigiti mũru wa mĩmera yakwa, na ũgĩcũngĩrĩria mĩmera ĩyo yakwa kũma. No nĩ ndathomire ũndũ ũmwe ni wega kũrora ndawa hindĩ ĩria ũracigũra cia kũrigita mũgũnda waku, na ningĩ nĩ wega kũhoya ũteithio kũrĩ ataramu a ũrĩmi, nĩgetha magũteithĩrĩrie kũmenya ndawa ĩria wagĩrĩire kũhũthĩra mũgũnda-inĩ waku, nĩgetha ndũgatuĩke wagũthũkia irio mũgũnda-inĩ ũcĩo.

Gũkũ rĩ, arĩmi matuaga matua megiĩ kũhũthĩra bataraitha mahinda na mũigana mĩgũnda -inĩ yao kũhetũkĩra ataramu a ũrĩmi, ataramu a ũrĩmi rĩrĩa maratwenderia kana gũtũhe bataraitha, nĩ matũtaraga ihinda rĩrĩa rĩege rĩa kũhũthĩra bataraitha na ningĩ mũigana ũrĩa mwege wa kũhũthĩra bataraitha ĩyo kũringana na mĩmera ĩrĩa ũhandĩte na kũringana na kurĩa mũgũnda wakũ ũrĩ.

Mĩtaratara ĩria ĩhothĩkaga gũkũ, ya kũgarũrĩra irio, ũrohamwe na kũhandanĩria nĩ mĩtaratara ta ĩno: andũ nĩ macenjanagĩa irio ĩria marahanda kũringana na kĩmera kĩrĩa gĩkuo, hangĩkorwo nĩ kĩmera kĩa mbembe, makahanda mbembe, kĩmera kĩu kĩngĩ kamũira kĩa mbembe gĩkinye, no mahande nyenĩ kana mboga ona kana thara.

Niĩ ndĩta mũtumia wa mũciĩ, ndokĩra nyambagĩrĩria mũthenya wakwa na kũhoya ngahoera andũ a mũciĩ wakwa na ngamarathĩra mũthenya mwega, kuma hau nĩthaiga ngamarugĩra chai wa rũcinĩ oro hamwe na kĩndũ gĩa gũtubanĩria, ningĩ ndarĩkia ũguo ngarehe andũ a nyũmba yakwa hamwe tũkarĩa hamwe irio cia rũciinĩ, kuma hau no thambie indo njoke thiĩ wĩra-inĩ wakwa ta wa mũgũnda kana kũrĩa ngwendaga gũthiĩ mũthenya ũcio.

Rĩrĩ ndĩragaĩra aruti akwa a wĩra kũrĩa mũgũnda-inĩ, nĩndigagĩrĩra atĩ gũtirĩ wĩra ũtanarutwo na gũtirĩ mũruti wa wĩra waga kaũndũ ga gwĩka. Angĩkorwo nĩkũhanda tũrahanda, amwe magatema marima, arĩa angĩ magekĩra mborea, arĩa angĩ makahanda, arĩa angĩ magaitĩrĩria maaĩ, arĩa angĩ nĩ akũgĩra mborea makĩrehaga arĩa angĩ nĩakũgĩra indo iria tũrahanda makĩrehaga na ũguo nĩgũtigagĩrĩra atĩ o mũndũ arĩ na kaũndũ areka na mũthenya ũgĩthira nĩtũgũkorwo twaruta wĩra mwega.

Ũrĩmi wa mĩanga, na gĩkwa ũngĩringithanio gĩcigo-inĩ gĩkĩ ndĩ, no wone atĩ, mĩanga nĩ ĩhandagwo mũno, na nĩ ĩrĩagwo mũno, ũkĩringithania na gĩkwa. Ũũ nĩ gũkorwo rĩera rĩa gũkũ nĩrĩteithagĩrĩria mĩanga mũno, gũkĩra ũrĩa rĩteithagĩrĩria gĩkwa. Nĩ hinya wone mũndũ ahandĩte gĩkwa mũgũnda-inĩ wake, tiga o mũndũ ũcio akorirwo nĩendete ikwa mũno. No ningĩ, nĩũkoraga atĩ, o mũciĩ o mũciĩ, andũ othe nĩmahandĩte mĩanga.

Niĩ nĩ ngenagio mũno nĩ cũrũ wa mũkio, na nĩngenaga rĩrĩa ndona atumia makĩruga kana kũrinda oro hamwe na kũrindũria ũcũrũ wa mũkio. Ngenaga nĩ tondũ, cũrũ wa mũkio nĩ ũrĩ cama, oro hamwe na ningĩ nĩ ũririkanagia mũndũ ũndũire wake, nĩ tondũ cũrũ wa mũkio nĩ irio cia gĩtene, irĩa ciarĩagwo nĩ arĩa marĩ mbere itũ. Kũguo nĩ tuonaga kanya ga kũririkana ũrĩa o maiguaga makĩnyua cũrũ ũcio.

Rita rĩakwa rĩa mbere rĩa gũthiĩ cukuru no ndirikane nĩ ndarĩrire mũno rĩrĩa mũciari wakwa andigire cukuru. Andigire na andũ tũtoaine na koguo nĩ ndamakaga. No nĩ ndirikanaga atĩ gũgĩkinya nĩ hwainĩ mathaa makũinũka, nĩ twamenyanĩtĩ na ciana icio ingĩ na tũkendana ona nĩ twathakaga hamwe.

Ũkui wa nduthi rũrĩrĩ-inĩ rwaka, nĩ ũrĩ bata mũnene mũno, nĩ tondu aingĩ a andũ a rũrĩrĩ rũrũ rwaka maikaraga kũraya na bara nene, koguo nduthi nĩ citeithagĩrĩria mũno mũndũ kuma kũrĩa tũbara-inĩ tũrĩa tũnini gũka nginya bara nene harĩa angĩona gari. Ningĩ nĩ tuonaga atĩ gũka magũrũ na gũkuo na nduthi citingĩriganithio nĩ tondũ, nduthi nĩ ithiaga ihenya makĩria na koguo ĩgatũteithia kũiga mathaa.

Ndona mũndũ ũyũ agĩtubĩra nĩ ndĩrakena na ngeciria atĩ mũndũ ũyũ nĩmũkenu, na ngeciria atĩ, mũndũ ũyũ nĩrũtha oyete kuma wĩra-inĩ wake, nĩgetha oke maĩ- inĩ maya ekenie, ahurũke, na ahorerie meciria make, nĩndĩreciria atĩ, noakorwo haha nĩmũkawa-inĩ arĩ, kana akorwo e iria-inĩ harĩa onete nĩwega etubĩre ekenie na maĩ.

Rĩrĩa ndona nguo ta ici cigĩtwo handũ thĩ, na handũ hau hena kĩraĩ na maĩ, ndĩciragia atĩ nĩ mũndũ ũrenda kũhũra nguo, na nguo icio ciigĩtwo hau ciĩna gĩko ngona mũndũ ũcio nĩ oyete kahinda ga gũcokanĩrĩria nguo ciake irĩa cina gĩko, nĩ getha acithambie ciũme na ahote gũciĩkĩra hĩndĩ ĩngĩ mũthenya ũngĩ.

Niĩ nĩ nyendete kũhũra nguo mũno, nĩngenaga rĩrĩa ndĩrahũra nguo nĩ tondũ nĩ menyaga nĩ ndeheria gĩko nyũmba yakwa na ningĩ, mũthenya ũrĩa ũrũmĩrĩirĩ kana mahinda marĩa maroka nĩ menyaga nĩ nguona nguo theru yagwĩkĩra na koguo ndigwĩcambia gĩkĩra nguo ciĩ na gĩko. Ningĩ, mũndũ nĩ aiguaga wega rĩrĩa ũraikara nyũmba ũkĩmenyaga indo ciaku ciothe nĩ theru, koguo niĩ kũhũra nguo nĩ nyendete mũno.

Nĩ ndĩrona mabuku, kũrĩa igũrũ na mabuku nĩ mangenagia mũno nĩ tondũ nĩ makoragwo makũĩte ũgĩ, na nĩ makoragwo mandĩkĩtwo maũndũ mũndũ atarĩ amenya. Na wathoma mabuku ũkagĩa na ũmenyo makĩria. Ningĩ ũndũ ũngĩ ũrangenia, nĩ kuona andũ aya eerĩ makĩrorera kĩndũ thimũ-inĩ ĩmwe. Ũguo nĩ kuonania aya no makorwo marĩ araata na ihinda rĩrĩ nĩ manyitanĩire kuona ũndũ ũcio ũmwe, kũguo kuonania nĩ marĩ na thayũ o mũndũ na ũrĩa ũngĩ.

Ũndũ ũyũ wa gũthambia na gũtheria marĩa matũrigicĩirie ta nyũmba citũ, cioro, gũthambia mĩkawa, gũthambia thibitarĩ o hamwe na gũthambia kũndũ kũrĩa kũngĩ guothe tũthiaga, nĩ ũndũ nyendete. Nĩ tondũ, nĩ njiguaga wega rĩrĩa ndĩ handũ-inĩ hatheru ona hamwe nĩ njiguaga wega rĩrĩá ndĩ handũ ndĩramenya gũtirĩ mũrimũ ngũruta handũ hau. Koguo ũndũ ũyũ nĩ ũngenagia mũno ngĩmenya atĩ ndona mũndũ ũcio agĩthambia handũ hau, ndĩ nama atĩ ndathie handũ hau ndikũrũara na nĩngũikara ndĩ handũ hatheru.

ĩno nĩ mbathi na mũtũrĩre-inĩ wa o mũthenya, kana hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mambura ma mwanya, nĩ ĩteithagĩrĩria mũno andũ nĩ tondũ wa kũmaruta handũ hamwe kũmatwara handũ harĩa hangĩ. Mbathi nĩ citeithagĩrĩria andũ mũno nĩ tondũ ũkui wacio ndũri goro. Hĩndĩ ĩrĩa ũreda gũkuo gũthiĩ kũndũ kũraihu mũno, na ndũrĩ na mbeca njiganu kũrĩha goro mũno, mbathi nĩ ĩkoragwo ĩ njiganu tondũ nĩ ĩrĩ raithi kũmĩrĩha.

Ndona mũndũ ũyũ akĩhanda mũtĩ ũyũ ndĩreciria atĩ ũyũ nĩ mũndũ wendete na ningĩ ena bata na marĩa matũrigicĩirie nĩ tondũ mĩtĩ nĩ ĩrĩ bata mũno na baita nyingĩ kũrĩ mĩtũrĩre-inĩ itũ. Mĩtĩ nĩ ĩteithagia kũrehe mbura na ningĩ mĩtĩ nĩ ĩteithagĩrĩria gũtheria rĩera rĩa marĩa matũrigicĩirie. Mũno mũno ihinda rĩrĩ, rĩera rĩrathũkio nĩ indo iria citarĩ cia kĩmerera, mĩtĩ nĩ ĩrateithereria mũno gũtheria rĩera hĩndĩ ĩrĩa rĩathũkio.

Niĩ nĩ nyendete mũno kũgũra indo matuka-inĩ maya manene, nĩ tondũ, wathiĩ matuka-inĩ maya manene nĩ ũkoragwo na wĩyathi wakwĩyoera o kĩrĩa ũkũenda na kũrora mbei ya kĩrĩa ũkũenda. Ningĩ, kaingĩ na kaingĩ nĩ ũkoraga matuka-inĩ maya nĩ marakwehereria thogora harĩ indo imwe ĩria ũrenda kũgũra, ũũ ni wega nĩ tondũ nĩ ũhotaga kũhonokia mbeca. Ningĩ, nĩ ũhotaga gũthũra kĩrĩa ũkũenda gatagatĩ ka indo cigana ũna irĩa ciheanĩtwo matuka-inĩ macio.

Njiguaga atĩ gũkuo nĩ mbarathi mũndũ nĩaiguaga wega mũno, na mũndũ nĩaiguaga aiganĩire. Nĩ kũrĩ na gĩkeno kiumanaga na gũkuo nĩ mbarathi, ningĩ nĩ njiguaga atĩ mbarathi nĩ irĩ ĩhenya mũno orohamwe ngaigua atĩ mbarathi nĩire rũthiomi rwacĩo rũria cĩaragĩrio. Ũngĩenda ĩke ũndũ owothe ũkũmĩarĩria na rũthiomi rũrĩa mũiguanĩire nayo ũkĩmĩbundithia. Ningĩ nĩ njiguaga atĩ mbarathi nĩ ciendete nyeki ĩria nyũmũ. Ũngĩenda mũiguane na mbarathi ĩkwende na ĩgwathĩkagĩre, nĩwega ũkamĩgũrĩra nyeki ĩyo nyũmũ nĩ tondũ nĩĩmĩkenagia mũno.

Andũ aya marĩ haha nĩ maroneka nĩ kũrĩa mararĩa, ndarora thani ciao ndĩrona ta mararĩa ngima na nyeni na nyama, nĩndĩrona andũ aya marĩ akenu mũno nĩ tondũ nĩ mona kĩndũ gĩa kũrĩa. No makorwo mauma mabũra-inĩ handũ, handũ megũkenagĩrĩra ũndũ kana gũkenerera mũndũ. Ningĩ no makorwo o na mauma ũhiki-inĩ kana mathiko. No nĩ maroneka ti arakaru nĩ andũ me hamwe na nĩ maiguanĩte na nĩ kĩo maroya kanya gaka kwĩyoya tũbica nĩgetha maririkanage mũthenya ũcio.